Tukuk chekiboishen yoon kichobe tukukab kiakik anan amitwokikab kaikik ko ngunon miten panget nemuche ibeiswaken suswek ak inyeinam ichob inde karit nekingoen tukuchoton cheu suswek anan ko arurek, kora komiten kiit n,ekindo tukuchuton kakenga kinam kinde molases anan inde chumbik ingolngol ak molases ak inde tukuchoton cheome tukaa ak kinam kingolngol oleen ak kinaam kinde selele neimuche korur tukuchoton ak kinde korur betushek okot arawet akenge sikorurio icheket, kora imuche iwee imbar kobo kiit neswoche nekiswochen tukuchoton ne ngunon kouu ibure ngunon kou genereta nekiboishen asikobit koswach suswek ak kiyum, ko tukuchoton chekimuche keib abaketilen suswek chekimuche kinyoke konor.

Kerenyun en mosinisiek chekikeen cheko ko kororon mising amun yoe kasit koik roisi en biik chetemik chebo kobai tukaa, ngunon mokoeke temindet ingwo ibakokei teta anan kobakokei tukaa chechang, mokoekee amun indo kitiok mosinisie chuton chukikeen tukaa anan ikeen tetan ak kokeis en sait nekochokyi, moikoekee k o maran komii okot kiit nekokimoche kechob en sainoton iwendi ak ibeikei cheko en sait nenoton kochokyike memuche ikany chito ilee kakakee anan koib sait nekoi, niton kora ko kerenyun olee chokyinge boishoniton en sait nemakat.

Boishonik ngunon chekokotoret biik chemaimuchegei ko serikali ko kikotoi sukul anan sukulishek cheimuch koba piik chemaimuchikei asikopit konyorchingei kelchin kosoman akotestai konyorune kelchin sukulishek choton kora komuchi kosir serikali kopwa koyai kasit eng ofisisiek che ter ter asikopit konyorchingei rapinik cheimuche koboishe en atkai tugul komokchingei kiit agetugul nemachei koal kou nguno tuguk ap koot anan ingoroikak chekiame kora kokikomuch kiyaat serikali siroshek che ter ter sikoba pichu koboko aldois akinyorchike chepkondok chekororon ako che chang

Kiit ng'emei en kasari rapishe anan chepkondok boishet ap chepkondok ko kikochanga biik chemuch kochorso en musongnotet ap kasari koboto kora kikopit tukuk chemii musongnotet chechesoni biik ko ana koip ropisiek tukuchoton kou nguno miten muchesoishek anan chesanet nekechesoni eng musongnotet ap kasari nemochei rapishe kinde ko ngonde chito komuchei koiben komanyorchigei keljin chito ko kerei kole yochei itoketchi ande rapiat anan rapinik alak ako indoi icheket komanai kole wekse anan bendi ko en atkan tugul rapisha choton koibei kampunit nemi yoton nekachesane komanyorchigei chepkondok

Ngoliot en nelelen tese mosinisiek rurutik ko iman amun ingeboishen moshinishek anan karit anan karishek ketemen imbaret ak ketem ko kararanit komuche kobol imbaret konyo barak koboto mbolea chekikomach komach koba ngweny, ko makerke ngunon kou ngunon ngetemen eut komomi mosinisiek komakararan mobolunokse imbaret komie, ko ngunon moshinishek komuche ketemen imbaret ak korut tukuk ko kororonekitun kobit rurutik chekororon, kora kekere kelee imuche koboishen sait nekiten kotemis moshinishe choton komai kakee, koyoe niton kochok rurutik en imbar moikoeke.

Eletestoi tai moshinit eng temisiet nebo rurutik ko imuche kotemishe moshinishek anan kekesen rurutik amun ter ter moshinishek miten mashinit nebo ketemishe kou terekta anan komiten kou panget kimuch keba imbar akeswoksen kokarananit imbaret koistokei timto anan chemasaishek kora eng temisiet ap rurutik keboishen mashinit komuchei komakakee torei betushek chetuten keteme imbaret sikemuch kemin rurutik ako rutu ko koronitu minutik akaron kekes tukuk chechang anan rurutik chechang